Tijni inyalo yudo ber mopogore opogore kuom time, kendo ber mokuongo en mar omenda. Sama iuso chiayo mang'eny kamae, lori kopong', en inyalo loso omenda mang'eny. Kaluwore ni chiayo ka in gi achiel to itero e chiro, idhi uso omenda mang'eny. Koro pare ni ka in gi mokadho kata prariyo kata pradek, en gima dhi idhi loso godo omenda kendo inyalo timo godo gimopogore ama inyalo yao godo tich machielo kopogore gi mar uso chiayoni. Kendo o ber minyalo yudo en ni, idhi yudo rieko mang'eny kaluwore ni gimoro kitimo pile pile, rieko dhi bironi kop mopogore ma in ga godo pile cha. Kendo sama itime pile kama, inyalo chako gimoro mar puonjo ji kaka proogramme moro minyalo kao nyithindo kata yudhe man e gweng', ikete gi kamoro achiel tipuonjo gi ber mar pidho chiayo kendo ber mar usogi.

Mae chalo chiayo, kendo en chiayo mi ma iluongo ni dhiang'. To dhiang' ko sama obuodho kamae onyalo buodho e pap kama ne otweye kata mana e kul kargi mar nino. To dhok ainagi e alworawa gin ga dhok mager ahinya ma kata ng'at achiel ok nyal make ma dog tweye. Dhi chuni ni iluong anyualani akata joma idak godo e midak godo machiegni mondo okonyi make. Nikech sama oringo kamae, onyalo ketho gik mang'eny. Onyalo dhi e ot momuki kata onyalo dhi e puodho ma ocham cham. Kata in iwuono onyalo ringo moduog otuomi moturi ma ring kodi mana e od thieth, to samoro inyalo wito kata ngimani. Koro sama chiayo ringo kamae, iluongo ji to konyi make mondo idog itweye maber.